Ore ilairemok kuitik eneiko tenekesha olairemok loonkuapi eboo tosokoni lenkop naa inepu ajo ore ilairemok loonkuapi eboo naa iltung'anak oosita tenaa enkiremore nees tenkiremore telalai ashuu tesapuko neeku ore intokitin naagira aayau osokoni naa ketii naa osokoni enaake meetii inkatitin naalauni kake ore ilairemok loontokitin loo olchambai kutitik inepeku enkati nemetii intokitin enyanak sokoni neeku meitegemeyau enaake ninepu naaji ajo ekepuo intokitin enye aalau bei tenkaraki naa nemetumoyu toonkatitin pookin

Ore orkuak lenkiguran naa keret ee iltung'anak neyau naboishu tuiatua nkabilaitin naapaasha eimu nkoitoi nijio kuna eng'as aaku tenepuoi enkiguran pee etumo iltung'anak loonkabilaitin naapaasha neetai enkutuk naitumiai naa nabo enaa ee e lugha e taifa nijio Kiswahili naa kiidim naa ataa ekeret iltung'anak neyaau lelo tung'anak tenebo neyau olning'o atua iltung'abak pee etum naa kuldo tung'anak aishirikianikinoto tiatua ena kiguran netumoki aashom dukuya.

Ore enkibelekenytata ooropiyiani enyamali nayau toolamirak lendaa toonkuapi eboo naa ore ninye enedukuya naa ore nena kibelekenyat naa inepu ajo keya nilepunyie tipat oonena ropiyiani inakop neya sii nkulie katitin naa kitadoyio tipat oonena pisaai inakop ninepu naa ajo ore ilamirak lendaa naa ketum engolikinoto teniiken aajo kaa, kebaa faida ,kebaa asara nanoto tina kata tenkaraki naa ina kibelekenyata oropiyiani.

Ore enaasita ilairemopk te Kajiado pee itau endaa naidip tesokoni naa inepu ajo kwamba ore Kajiado naa enkop natoyio naa neeku mitegemeayu enchan enaake kake inepu ajo ore ilairemok negira aitumiaa

Ore ilairemok naa kifaa pee eererena nkolong'i pookin aa sidai bei osokoni oo aa torrono bei osokoni kifaa ake pee errerena te kila wakati aing'oru embeku sidai oo embolea etipat oleng' tiatua enkiremore amu nakata ake etum endaa enye tenelo osokoni inakata ake etum bei eshumata inakata ake iidim anoto irkastomani oosipa neeta enkitashoto naitoriori.

Ore imbaa naalimu bei orpaek tesokoni naa inepu ajo ore ninye enedukuya naa kaijo kebaa irpaek tesokoni taata teninepu irpaek aa kuti naa inepu ajo kelo bei shumata ore teninepu irpaek aa kumok naleng' tesokoni naa kelo bei abori ore sii enkae toki naidim atolimu ajo kaja etiu bei orpaek tesokoni naa kaa abila orpaek ituuno ashu kaa empeku nintumiaa teunoto orpaek linonok ore irpaek loota empeku siidai ninepu ajo ketii embei enye shumata tesokoni ore irpaek lempeku torrono naa ketii embei enye abori.

Ore tenepori esiana ormaembe tesokoni naa inepu ajo ekinyiala bei oolelo maembe terishata dorrop naa tenepori tanakata irmaembe kuti niakikisha ajo ore ina moyian netijing'a irmaembe pookin ninepu naa taata ajo ekegira irmaembe pookin aarruoyo neeku ore entoki naitadoyio bei oolelo maembe naa ena taata naa keeku irmaembe torrok nitadoyio tipat arashu quality elelo maembe te sokoni.

Ore peyie iadori bei oondaiki naa kidimi ataas isiaitin nijio kuna ore esiai edukuya kidimi naai aataa kilepieki bei oonkulie tokitin nemendaa nanyai kulie tokitin ake nainyiang'uni nijio eilata naitumia ngarrin, kidimi ailepunyie bei paa ore kuna tokitin naa ijio endaa nitadoyiori bei peeku naai kebaiki iltung'anak loorubat naapasha te uchumi, ore enkae toki naidimi aataas kidimi naai ailepunyie taxes nedoyio bei oondaiki tenkop musima.

Ore ijing'ita sukuul eshumata nikindimi aikilikuana swali nijio ena kindimi aikilikuana swali e kiwango esukuul nibayie pee ing'urari enaa ketaa iindim atijing'a ena kiwango nkae ningira tanakata abaiki pee eyiolouni enaa itaa oltung'ani oidim atijing'a enaa mira.